Mogarũrũku ma ũrĩa mbura yuraga, ũhutĩtie mĩtugo ya ũrĩmi ũũ atĩ, arĩmi aingĩ nĩmakoragwo makĩrĩgĩrĩra mbura ya mũringo, ĩrĩa yuraga, tarĩu Nyandarũa yuraga mweri-inĩ, kuuma mweri wena, nginya mweri-inĩ wetano, ũũ nĩ, rĩrĩ nĩ ihinda rĩrĩa arĩmi makoragwo makĩhanda tarĩu mĩmera ta mbembe, waru, kana mĩmera ĩngĩ ngũrani ngũrani, nĩgetha ĩgakinyanĩria harĩa makagethera nĩguo matikage irio. Rĩrĩa mbura yacererwo, arĩmi nĩmakoragwo magĩcererwo kũhanda, nakoguo, ũũ nĩ ũndũ ũngĩrehe ng'aragu, kahinda kaigana ona, tondũ nĩĩthũkagia mũtaratara wa arĩmi, rĩrĩa yacererwo kuura. Oho rĩrĩa yacererwo kuura nĩ gũkoragwo na ng'aragu, na koguo ng'ombe nĩ cikũaga nyeki, ĩrĩa cibataranagia nĩguo cirute iria, oho, nĩ cigũkorwo cikĩhũta, na gũcũngĩrĩria ng'ombe nyingĩ gũkua. Oho rĩrĩa mbura yaura tarĩu tene, nĩũkoraga arĩmi mateharĩirie na mbegũ cia kũhanda kana kũgetha, na ũndũ ũyũ nĩ ũcũngagĩrĩria, nĩũcũngagĩrĩria o gũcererwo, tondũ kahinda karĩa mabataire kũhanda matirĩ na mbegũ.